Gũthomithia ciana na njĩra ya kũhũthĩra kompiuta kana tablet nĩ ũndũ wa mwanya mũno. Na nĩ ũndũ wa bata tondũ, nĩ ũteithagia ciana ici igakũra, kĩmeciria. Na igakũra narua mũno. Cina maũndũ maingĩ. To rĩrĩa mwana ũcio ararora tablet tondũ ĩna maũndũ maingĩ, nĩ egũkorwo ena wendo wa kũmenya, haha nĩ kĩĩ hena kĩo, nĩ kĩĩ gĩkĩ? Ahihinya haha nĩ atĩa gũgũthiĩ. Na kũguo, magakorwo nĩ marathoma naihenya mũno. Na ciana cigahota nginya, kũmenya ũhoti wao, kana maũndũ marĩa mangĩka nĩgetha mamakenie kana nĩgetha mamateithie narua mũno. Tondũ, maũndũ mau mothe me gũkũ intaneti-inĩ. To nĩ ndĩraririkana, ndĩ primary ona ithuĩ nĩ twareheirwo tablet na kompiuta, kũguo nĩ twarutagwo. Na ũndũ ũcio nĩ wokire kũndeithia mũno ngĩkũra tondũ, ũrakora, ndirĩ na thĩna atĩ wa kompiuta kana kĩ, nĩ ndĩramenya maũndũ maingĩ ma intaneti, nĩ ndĩrahota nginya kũnyita maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kwa kahinda karĩa keho. Kũguo, ũgakora ndĩna ũũgĩ mũingĩ mũno, wa maũndũ marĩa marekĩka o mũthenya, maũndũ ma mabuku, maũndũ mothe ũgakora ndĩ mũndũ mũũgĩ, mũndũ mũnore nĩ tekinoronjĩ, mũndũ mũnore nĩ kompiuta. Kũguo kompiuta ici nĩ inoraga ciana mũno igakũra ci njũgĩ.

Rĩrĩa ũkũhanda waru, ũrabatara wambe ũharĩrie mũgũnda waku wega. Ũũcimbe, ũcoke wenje mĩtaro. Tondũ wari cikĩhandagwo na mĩtaro citingĩhandwo na marima. Ũcoke woye mbegũ ciaku cia waru. Mũndũ amenyaga mbegũ cia waru, atĩ, rĩrĩa wathiĩ kũgetha waru, tũwaru tũrĩa tũnini, tũu tũtuĩkaga irio cia ng'ombe. Tũu, icio ciĩna ũnene wa hau gatagatĩ-inĩ, icio nacio nĩ mbegũ, na waru cia kũrĩa. Na mbegũ irĩa waru irĩa nene rĩu icio nĩcio cituĩkaga cia kwendia. Na kũguo ũgakora atĩ, thutha wa kwenja mĩtaro, woe mbegũ ciaku kana waru icio ciĩ hau gatagatĩ-inĩ, ũthiĩ ũcibangĩte mĩtaro-inĩ ĩyo wega. Na wĩkĩre thumu, ũcoke ũhumbĩke mĩtaro ĩyo nĩguo waru waku rĩu weterere ũkũre. Thutha wa waru ũcio gũkũra, nĩ ũrĩũrĩmagĩra, ũũthikĩrĩre, nĩgetha ũrute cikĩrute magetha maingĩ kana waru mũingĩ nĩgetha ũkorwo wĩna magetha maingĩ. Waru nĩ ihandagwo mũno kũrĩa mwena wa Nyandarua, kũũrĩa Ol Karau, kũũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gitambuci. Kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Gakongo. Na nyingĩ waru ũcio nĩ ũhandagwo kũũrĩa mwena wa Nyeri, Kinamba, na kũndũ kũngĩ nagũkũ Limuru gwĩtagwo, ĩĩ Limuru mĩena ĩyo ya Limuru he handũ he hau hetagwo Kabũku. Kũu nĩ kũhandagwo waru.

Maĩ tugaga nĩ ũtũũro. Na maĩ manyuagwo nĩ nyamũ ciothe. Kũguo hatirĩ nyamũ ĩtabatiĩ kũnyua maĩ. Okorwo nĩ ng'ombe ciaku wĩna ng'ombe ta ici ũrarĩithia, no nginya ũgaciheaga maĩ, na ũgacihe maĩ matheru. Kũguo, gũtirĩ mũndũ ũtarabatara kana nyamũ ĩtarabatara maĩ matheru. Ng'ombe ici rĩrĩa wacihe maĩ metheru, nĩ cigũkorwo cina mwĩrĩ mwega, tondũ maĩ o ũrĩa ndauga makoragwo marĩ ũtũũro. Cigũkorwo cina mwĩrĩ mwega mũnyoroku, na ng'ombe ici to nĩ cia iriia, ũgakora nginya iriia rĩa cio nĩ gũcihe maĩ matheru, iriia rĩrauma rĩ iriia rĩega. Na nĩ iraruta iriia rĩingĩ, tondũ iriia rĩgũgĩthondekwo kumana na kana gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene mũno nĩ kĩa maĩ. Kũguo ng'ombe ĩno warega kũmĩhe maĩ, ndĩrĩruta iriia. No wamĩhe maĩ maingĩ ĩnyue maĩ ĩiganie, nĩ ĩkũruta iriia rĩingĩ, nawe ũkene ũrĩa ũrabatara, tondũ nĩ nginya nĩ ũrekanaga gũgĩcihe maĩ. Oho nyingĩ maĩ nĩ mega mũno, tondũ nomo ũgũcithambia namo. Maĩ ng'ombe onacio nĩ ithambagio nĩgetha cigagĩikara ciĩ theru. Ta ng'ombe ici ndĩrona nĩ theru mũno. No ici cigĩtherete nĩ ũndũ wa gũikara werũ-inĩ, ti hingĩre, citiraikara gĩcoro-inĩ, hatirĩ handũ cironana na gĩcoro. No ng'ombe, arĩa marĩmaga ng'ombe na njĩra ya kũiga kiugũ nĩ macithambagia. Magacithambia tondũ rĩmwe nĩ cigĩire gĩcoro, na nĩ ũrenda gũkama.

Thĩiniĩ wa ũrĩmi, no nginya ũkorwo wĩna mĩtaratara na mĩbango mĩandandũku nĩgetha ũhote gũbacĩrĩra ũrĩmi ũcio ũrarĩma. Ta rĩu kwa mũhiano ũngĩkorwo nĩ ng'ombe ũrarĩma, ng'ombe ici no nginya ũmenyerere kana ũkorwo ũkĩmenya, ũkorwo wĩna ibuku, ũkorwo ũkĩmenya atĩ ng'ombe ĩno kuuma harĩa wamĩgũrire, okorwo wamĩgũrire ĩĩ njaũ, ũrĩa ũmĩrerete, irio irĩa ũramĩhe na mbeca. Mũigana wa mbeca irĩa ũratũmĩra ng'ombe-inĩ ĩyo. Nĩ getha rĩrĩa rĩu ĩgagĩkura wambie kũmĩkama ng'ombe ĩno, ũkorwo nĩ ũramĩhũrĩra mathabu, nĩ ũramenya iriia rĩrĩa ĩraruta, nĩ ũramenya irio irĩa ĩrarĩa. Mũigana wa cio ciumaga mbeca cigana ũna. Indo irĩa ciothe ng'ombe ĩyo ĩrahũthĩra, na kana nĩ ĩrahota gũkĩrĩha na ĩgagũtigĩria kĩndũ kana baida. Kũguo no nginya ũkorwo wĩna mĩtaratara mĩrũmu. Mũbango ũũbangĩte atĩ, ũũ atĩ nĩ ũrahota kũmenya, kĩndũ o gĩothe, okorwo nĩ wĩtire ndagĩtarĩ oke arore ng'ombe ĩno. Kĩndũ kĩu gĩothe, maũndũ mau mothe me ibuku-inĩ, handũ wandĩkĩte. Nĩgetha ona thirikari ĩngĩgũkora yambie kwĩra nĩ ĩgũgũĩtia igoti rĩa ng'ombe ĩyo, nĩ ũkũmarutĩra ibuku rĩa mathabu maku mothe ũtegũthĩnĩka kana kwambia gwĩciria. Kana moke mambie gũkũhinyĩrĩri magũĩtie mbeca irĩa ũramenya ndũngĩona na ticio ũthũkũmaga. Kũguo ũgakorwo wĩna mĩtaratara ĩyo yothe na nĩ ũramĩrũmĩrĩra.

Ngereni ya gũitĩrĩria mĩmera maĩ nĩ ĩnogagia mũndũ mũno. Na nĩ ĩkuaga tũmaĩ tũnini. Na kũguo nĩ harĩ bata kũhũthĩra indo ingĩ ta njeti. Njeti ũkũmĩnyitithania tu na mũberethi, wĩkĩre njeti ciaku mũgũnda, wĩkĩre njeti okorwo mũgũnda nĩ ĩĩka igĩrĩ no wĩkĩre njeti ta ikũmi. Na ũkore nĩ cikũhota kũhũra maĩ mũgũnda ũcio wotha na ndagĩka nini mũno. Na kũguo ũgakora ũndũ ũcio nĩ mwega na ndũnandĩka andũ aingĩ. No ũkore nyingĩ kwĩna ya njĩra ĩngĩ ya kũhũthĩra mĩbaibũ ya gũitĩrĩria maĩ na njĩra ya matata. Baibũ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩĩ njega. Tondũ ĩyo no kũmĩara ũkũmĩara mũgũnda. O irima o irima harĩa hena mũmera, mũmera ũcio wĩitagĩrĩrio maĩ na njĩra ya matata. Na kũguo mũmera ũcio nĩ atĩ, ndũkaga maĩ, ndũkoma. Ũgũtũra ũkũrũga tondũ wĩna maĩ ndagĩka ciothe, tũtata tũu tũtata tũtata, tũthiaga tũũhete maĩ magakorwo me maingĩ. Kũguo nĩ ũranyua maĩ ma kũigana. Nyingĩ nĩ ũkoraga atĩ, njĩra ĩno ya gũitĩrĩria mĩkebe, kana njĩra ĩno ya ngereni ya kũhũthĩra ngereni gũitĩrĩria maĩ, nĩ ĩrĩ hathara nyingĩ mũno. Tondũ ĩrakuua tũmaĩ tũnini, na kũguo ĩgũbatara wandĩke andũ aingĩ mũgũnda-inĩ waku nĩgetha maitĩrĩrie mĩmera yaku maĩ. Na tarĩngĩ ũgakora atĩ, andũ arĩa wandĩka wĩra ũcio, matiratwarana na magetha marĩa mĩmera ĩno yaku ĩgakũrehera. Na kũguo ũgakora atĩ, ũrathondeka gabaida kanini mũno nĩ ũndũ wa kwandĩka andũ aingĩ. Kũguo njĩra ĩno ya kũhũthĩra ngereni tũbatiĩ tũmĩĩtheme mũno twĩ ta arĩmi.

Hĩndĩ ya magetha nĩ nginyu. Magetha magetha magetha kũingĩha. Mbembe gũthakara, mbembe cirahana nĩ cio cigũthi kũĩendia. Na kũguo haha nĩ ndĩrona mũrĩmi, nĩ akenete mũno, to nĩ aramenya ee biacara-inĩ nĩ ekũgĩa mbeca. Nĩ agĩa maciaro, tondũ mũndũ egũkĩrĩma wega, acoke agĩe maciaro mega akoragwo ena gĩkeno. Na nĩ ũrakĩona mũrĩmi ũcio nĩ akenete mũno, nĩ mbembe yake aronora. Mbembe nĩ nyũmũ. Mbembe ici tarĩngĩ egũcitua athiĩ aciũmithie rĩngĩ biũ, acitware kĩganda cithĩo mũtu. Na kũguo angĩkorwo nĩwe ũrethĩĩra atĩ ena gĩthĩi gĩake kĩa mũtu, ũgũkora mũrĩmi ũyũ nĩ egũthondeka mbeca nyingĩ mũno. Na nĩkĩo agĩkenete ũũ wothe, tondũ nĩ aramenya ee wonjoria-inĩ. Rĩu nĩ egũcoka thoko. Tokorwo gwa kahinda nĩ araikarĩte gwa kahinda etereire mbembe ici ikũre, tondũ mbembe igĩkũraga na mĩeri kuuma ĩtandatũ kana kuuma mĩeri ĩtatũ, kũringana na mbembe ĩrĩa ũhandĩte. Kũguo mwonjoria ũyũ rĩu nĩ atuĩka mwonjoria, nĩ amba gũtuĩka gũtiga gũtuĩka mũrĩmi, nĩ atuĩka mwonjoria. Rĩu ũyũ nĩ mũrĩmi mwonjoria. Kũguo ena gĩkeno nĩ egũthondeka mbeca. Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno nĩ wa bata tondũ, nĩ ũtũmaga mũngũ nginya akorwo ena kĩyo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ akĩnda mbembe tokorwo nĩ akongerera ĩĩka ingĩ ta igĩrĩ okorwo arahandĩte ta ithatũ. Na kũguo agakorwo mũrĩmi ũyũ ena baita na nĩ arakũra wega, nĩ arahũnia bamĩrĩ yake na andũ a itũũra. Na kũguo agakorwo ee mũthuri mũkindĩrĩku mũthuri mũrũmu.

Haha nĩ ndĩrona hena karagita ga kũgetha, na nĩ ngano karagetha. Na gũkũ kũrĩa kũhandagwo, kana kũrĩmagwo mĩgũnda mĩnene mĩnene, kũrĩa okorwo nĩ kĩndũ ta ngano nĩ ũrakora mũndũ nĩ arahota kũrĩma ngano, ĩka ngiri ĩmwe, mũndũ ũcio ndangĩhota kwandĩka andũ a kũrĩma. Atĩ mathiĩ marĩme ĩka ngiri ĩmwe. Macimbe makĩhandaga ngano, macoke atĩ andũ acio no o makagetha ngano ĩyo ĩka ngiri ĩmwe. Ndũngĩhota kwandĩka andũ acio. Na kũguo no nginya ũkorwo wĩna karagita. Nĩkĩo ũrona haha hena karagita, na nĩ ngano karagetha. To nĩ gekũgetha naihenya, na gatikũhũthĩra hinya mũingĩ, gũtirĩ mũndũ ũkũhũthĩra hinya mũingĩ atĩ nĩ kũgetha aragetha ngano. Na nĩ igũkĩgethwo naihenya nĩgetha mũgũnda ningĩ wambie gũkĩharĩrio tene nĩ tene. Tũragita tũtũ twa kũrĩma nĩ ũkoraga hena ga kũrĩma, hena ga kũgetha, na hena ga kũhanda. Na kũguo ũgakora macini ici nĩ citeithĩtie andũ mũno. No rĩu ona macini ciagĩũka rĩmwe nĩ ihinyagĩrĩria andũ amwe tondũ rĩrĩa wakĩona macini icio cioka kwĩna andũ matekuona wĩra. Tondũ okorwo nĩ macini ĩmwe, ũrakora ĩroya wĩra wa andũ mĩrongo ĩĩrĩ. Na kũguo ũgakora atĩ macini ici nĩ irahũthia wĩra na njĩra ya mũno, nene mũno. Ũgakora itonga cirenderea ona gũtonga makĩria, no andũ arĩa me gũkũ kĩrathi-inĩ gĩa thĩ, matirahota nginya kwĩyũkĩrĩria ona nginya ikinya rĩmwe. Tondũ rĩu itonga nĩ ciakĩgũrire macini. Baita yothe nĩo mararĩa marĩ oike.

Mwanake mena mũtumia. Nĩ ndĩrona mahũrĩtwo mbica manyitĩrĩire iratathi rĩa Title Deed kana certificate. Certificate ĩno ya Title Deed mũndũ aheagwo rĩrĩa agũra mũgũnda. Kana wagaĩrwo mũgũnda nĩ thoguo. Na kũguo rĩrĩa wagũra mũgũnda, no nginya ũgathiĩ kũũrĩa kwa wobici cia mĩgũnda, nĩgetha mũgũnda ũcio wethwo. Ũthamio kuuma kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ nginya ũrĩa ũngĩ. Nĩgetha rĩu we ũrutĩrwo certificate yaku ya kuonania atĩ, iratathi rĩu rĩkonania atĩ, mũgũnda ũyũ nĩ waku. Na wauma kũrĩ ũyũ gũthiĩ kwa ũyũ. Mũgũnda ũcio nĩ waku, na nĩ waku ndũgatunywo, tondũ wĩna rĩtwa rĩaku, wĩna namba ciaku cia gĩbandĩ, na harĩa mũgũnda ũcio ũrĩ. Tondũ o mĩgũnda nĩ ĩgĩkoragwo ĩna namba. Na kũguo ũgũkora atĩ, no nginya ũthiĩ kũu. Na waga gũthiĩ kũu, no ũũke ũtunywo mũgũnda ũcio, mũndũ athiĩ athondeke, kana na arute iratathi rĩu rĩa mũgũnda na njĩra ya ngungo na ooke agũtunye mũgũnda waku. Kũguo nĩ wega mũno o mũndũ o mũndũ okorwo wĩna mũgũnda handũ ũgakoragwo wĩna iratathi rĩronania atĩ mũgũnda ũcio nĩ waku. Mĩgũnda nayo, iratathi rĩrĩ nĩ rĩgĩteithagia mũno tondũ, ona njiarwa cia njiarwa ciaku, cikarĩkora tondũ iratathi rĩtigĩthũkaga. Kũguo rĩkũigwo handũ rĩigwo handũ hega nĩgetha rĩonanagie atĩ mũgũnda ũcio nĩ waku na na njiarwa ciaku, na gũtirĩ hĩndĩ gũgacenjia ũtuĩke we nĩwe na iratathi rĩu.

Rĩrĩa waigĩrĩra kĩmera na mĩmera yaku yambĩrĩria kũmera, no nginya woikare ũkĩmĩbacagĩrĩra. Na koguo okorwo nĩ ta ndawa no nginya ũhũre ndawa. Na ndawa nĩ ĩhũragwo nĩ ũndũ wa itũmi nyingĩ, tondũ ndawa okorwo nĩ mbembe wahanda, kana mboga, nĩ ũbatiĩ ũkahũra ndawa ya igunyũ, na he harĩa ũbatiĩ ũkahũrĩra ndawa ya ria, nĩgetha mũgũnda ũcio ndũkagũmĩrwo nĩ igunyũ ta ikũnga, ndũkagũmĩrwo nĩ ria rĩingĩ. Na koguo ndawa nĩ njĩra hũthũ mũno na ya naihenya ya kũrigĩrĩria maũndũ mau. Ningĩ okorwo nĩ kũndũ ta gwitũ tũrarĩma waru, waru nĩ tũhũraga ndawa ya heho. Ndawa ĩyo ya heho nĩ ĩteithagia atĩ waru icio itigacinwo nĩ mbaa, to rĩmwe Nyandarua maa, he hĩndĩ twahandĩte waru cikĩhĩa ciothe na gũtirĩ waru ona ĩmwe yatigarire. Na bũrũri hĩndĩ ĩyo nĩ wagũmĩirwo nĩ ngaragu, kana nĩ wagii wa waru tondũ waru iria nyingĩ cikiumaga kũrĩa Nyandarua. Koguo nĩkĩo tũhũraga waru icio ndawa ya heho nĩgetha cihote gwĩtiria heho ĩyo nene. Ndĩmenyaga ũrĩa cikĩhotaga, ũcio nĩ ũhoro wa mangirigaca, no gũtwĩra magĩtwĩraga na tũgeka na maũndũ mau magakĩruta wĩra. Koguo no nginya tũhĩmbĩrie ũhoro wa ũrĩmi wa ndawa, kana kũhuhĩrĩria ndawa tondũ citigĩkoragwo na mĩhĩnga mĩingĩ kana ũritũ. No mũndũ ũyũ nake nĩ abatiĩ ekĩre mask tondũ rĩrĩa ũrahũra ndawa ici nĩ ũbatiĩ kwĩmenyerera mũno gũcihuhia.

Ũhandi wa thibinanji kana nyeni cia thibinanji nĩ mwega mũno. Tondũ nĩ ũhandi ũmwe, kana thibinanji nĩ irehaga wonjoria, na nĩ irehaga mbeca. Tondũ rĩrĩa mũrĩmi arakĩrĩma thibinanji thaka ta ici, nĩ egũthiĩ aciare kũũrĩa thoko-inĩ, na nĩcio cikũĩendia. Tondũ thibinanji nĩ ironeka kwanja acirĩmĩte wega, nĩ theru, nĩ nene, na acihete maĩ, nĩ acihete thumu. Thibinanji ici irameremeta kũmeremeta. Na kũguo cireta maitho ma customer ee kuuma kũndũ kũnene. Ũndũ ũyũ wa ũrĩmi nĩ ũrehaga ũhoro wa ũthii na mbere wa matũũra, tondũ, nĩ ũkoraga onjoria kana nginya mburũka nĩ ciroka na kũu kwanyu tondũ mangĩkĩigua nĩ mũrendia thibinanji na njĩra nene itonga kũũrĩa taũni ikĩrĩaga thibinanji itiendete mbũga. Okorwo nĩ nyama mendaga maugaga ciĩkĩrwo thibinanji, okorwo nĩ kira kĩndũ makauga marenda thibinanji. Yaani irio ciothe cia mũmera cia ngirini mendaga o thibinanji. Kũguo ũgakora atĩ, thibinanji ĩna demand mũno gũkũ taũni. Ũgakora okorwo nĩ itũũra rĩanyu nĩ nyuĩ mũrakũria thibinanji irĩa njega, nĩ gũgũka andũ aingĩ mũno, agũri mamũrehere mbeca, mamũrehere ũthii wa na mbere. Na kũguo ũgakora itũũra rĩanyu rĩtirang'iara mbeca. Na rĩrĩa itũũra rĩtarang'iara mbeca, kira mũndũ akoragwo eyũkĩrĩirie, na itũũra ũguo nĩguo rĩambagia gũkũra. Ũgakora itũũra rĩu andũ nĩ mareka maũndũ manene na maũndũ ma bata.

Mbeca nĩ tũciendete na koguo okĩrĩa mũndũ areka nĩgetha ethe mbeca areka na kĩoo, okorwo nĩ ũreithia wa mbũri ta ici. ũgakora mũmaathai ũyũ, kana mũndũ ũyũ ũrareithia mbũri ici arenda kũreithia mbũri nyingĩ biu tondũ nĩgetha ahote kwendia mbeca nyingĩ. Nyingĩ nĩ ũkoraga atĩ gũcokanĩrĩria mbũri ici ũguo macicokanĩrĩirie, nĩ gũtara mendaga gũcitara, tondũ no nginya woikare wĩ ithabu-inĩ na ũndũ ũrĩa ũreka nĩgetha ũgagĩikara ũkĩmenyaga mbeca iria ũratanya. Nĩ wega ũkamenya mbeca iria ũratanya nĩgetha ũgakorwo wĩna mĩbango, nĩgetha nginya ũgakorwo wĩna mĩbango ya mbere na ya thutha kũngĩthiĩ ũru. Gwĩbanga nĩ kwega mũno. Koguo maathai ici nĩ irehaga mbũri ici hamwe nĩgetha mambie gũcitara. Nĩ ũkoraga mũmaathai nĩ arĩithĩtie mbũri kuuma magana matano gũthiĩ mbũri nginya ngiri ithano mũndũ ũmwe. Niĩ ona nĩ ndĩgagwo ũrĩa macitwarithagia bara gũthiĩ kũrĩithia, na mũndũ ũrakora e ika nĩ ta mahũthagĩra ndiũĩ kĩĩ, nĩ ta kĩheo makoragwo nakĩo tondũ ũndũ ũcio nĩ wakũrigithia mũndũ. No ũkore mũndũ ena mbũri ngiri imwe mbũri theri, na ciothe warora ũgwo ihana tarĩ mũgeka wa guoya wa mbũri. Na koguo ũgakora andũ aya nĩ makoragwo marĩ a kũmakania na amagegania mũno. Na nĩ nyendaga thii njĩkaranie nao menye ũrĩa mekaga ũhoro ũyũ, tondũ nginya nyũmba matiakaga makomaga hema-inĩ.